Aneno ka kijana moro ma rawera goyo simu e, go simu kotiyo gi simu mar booth machon .

Aneno ka rawera moro puonjo oganda mochokore kumoro achiel ewi wach moro machalni en wach maber.

Mae en yore achiel ma jopiny nyalo nyiewo go gik moko kuonde ma gidhiye nyiewo gik magidwaro ka ok gichulo pesa moa e lwetgi mak mana ka gitiyo gi mar simo, sime

Gimasewinjo en ni lee ni onyalo dak kuma otuo maonge pii kendo odak maber kendo otek ahinya. Odak kuonde motuo maonge gimoro amora.

Jo ohala mang'eny oseyudo kaka gikonyre koa kuom gini kendo gik masewinjo bende en ni jok mang'eny bende osewito, osekaw mwandugi e utegi nikech gini.